Ore naa ena teknolojia nitelelia ntokiting kumok oleng tenarishata taata amu engas aaku ore toontokiting kumok oleng, eitelelia ena teknolojia ashu ena kibelekenyat ngejuko esiai pookin amu ore enaa enaoshoto ekura eibelekenya teknolojia toonkoitoi kumok amu ore apa naa ilo ake okura ino niwosh orkereri saa moja entedekenya nilotu saa tomon aare enteipa eton aa inakata duo ake oloito aosh kura ino neeku kitodolu ajo ore naa taata tetaa naa keetae mashini naiteleleia ina siai naa ninye ake eutieki enaduo kipante ino neretu shumata ina toki aitodolu ajo etoosho taa ngania kura mookure eidimayu nitoki aigil neetae sii ntokiting nekipinki enkimojion neeku kitodoli ajo indipa atoosho ,neeku ore naa ena toki naji teknolojia eitelelia naa esiai sidai amu mookure eeta enoshi ,eitaasi kiti ana siai enkikenata .

Ore taa sherai ashu roruat nisuj pee ituim enatoki naji HELB amu ore naa ena etiu duo ena esile nikinchori itii sukul pee eitumia naa entoki nisumare maniki meidim ntoiwuo atalak ropiyiani ,neamua naa ninche nikijoki yapalaya ena toki naji HELB naa ore naa enatoki naji HELB mitum ake duo nejia lasima pee ingas aaku lasima pee iyata enkipante ino wenoo ntoiwuo katitin are paipai lino omana lino nintoki aaku iyata naaji oltungani ooku garanta lino metaa iltunganak okuni ,lasima pee ieyata nina kipanteni oltunganak okuni .ore aitoki ingas iyieu niwosh empisha ino neetae emesej nalotoki ntoiwuo aa ninye eifaa pee eshukuni ntoiwuo ,ore sii aitoki kitegemea naaji oropiyiani nana enaa niyieu ,nipik iropiyiani ena erorwata nindim aawa ingira aaingor naduo ropiyiani. ore sii aitoki indim naaji ataba ore kuna ropiyiani itum toonkoitoi naa lasima pee isuj nena oitoi pee indim anoto Nena ropiyiani.

Ore naa sirkali neitelelia ena siai enkimata orkardasi amu engas naa aku ore pee ingoru eneikununo enkop saai, ena saai enetkiti eibelekenya mookure etiu enaa enapa kata amu ore apa pee eeta emesej niyieu nireu naa lasima pee ilo eweji fulani nilo alo ainok enkima ore pee edoli ina puruo nedoli ajo keeta entoki naasa ,ore naa sai matejo otii nkwapi eboo niyieun niyapaly orkasi oje na intumia naa teknolojia ngejuk nireu te email emidol ajo keleku inakata ,ore sii naji teneta entoki niyieu ninguraa matejo naipirta naaji eweji neje ,lasima naa intanet ake enjing mintoki alo aiweji alo ainguraa ,matejo ore naji poee iyieu nisum engaseti matejo noshi namiri salasini meelasima pee ilo ineweji pee ilo atum ,indim naaji aitumiyia esimu ino nindim anoto piiki noki neeku ore naaji serkali eitelelia esiai sidai oleng amu mookure eetae enapa kitamaduni enkitampo eeuo teknolojia naa indim anoto pooki toki ino otii eniti.

Ee ore na lairemok ana pitokini adung enkop ana lenaali enarok inotito enyamali sapuk oleng ore endungoto enkop eyawua nyamalitin kumok oleng amu eyawua larabali lonkwapi poki eyawua larabali eara ltunganak eoro enkop neoro enkulukuoni matejo elelek kichooki olchamba lai na elelek aa ore eleshamba na ninye etii enkulukuoni napir ashu iterena apa iyie enkop ino nikiponuo adumu nishori likae tungani miterena apa inewueji nengasa aakubolarabal etaa Loreren eponu aya wuejitin napir enkulukuoni omanya emaduo wueji neaku idol ajo ore laremok emanya ine keera ninche imaniki etiu larikok oponu amir enkop inyi neaku imanini eponu ayau enyamali sapuk amu keponu meyau larabali pirili ltunganak pooki nikiriki emurua neaku inatoki nai aidim.

Ore naa inyamalitin naagira kulo ilewa le kajiado aimaa ashu aa laremok le Kajiado amaa naa kengas aaku ore kulo lewa naa ashu ore ilaremok, ilaremoni ake iyie lotii Kajiado negira aimaa inyamali anaa engas aaku ore oshi olameiyu naa sapuk oleng tenialo, naa olameiyu oidim nai aeu near enkishu, near pooki toki naaku ore dei ninye entumoto oo iropiyiani naa kengas aaku kegol oleng, meteleku naa kulo otii oitegemea mbiashara, naaku kore nai ilaremok naijo lelo, na kengas aaku meata ninche inkare, naaku entoki inia edukuya inia, metii enkare nengasi aitoki aaku mee sapuk duo oleng nkuluponi, ashu emesapuk duo ilchambai oleng oidim nai ltungana aanoto, naa keidim nai akepir ale ilshamba. mee duo esapuk enkiremore tenialo oleng, mekijo nai entoki nikindim aatejo keata kulo lewa enkiremore, naaku idolita ajo inia toki naaidim ninche ataa keeta ninche inyamali meata naa ilchambai oidim aatejo, meeta naa inkurumwa naidim aatejo keidim ataa keturushore teineweji, ore sii aitoki megira meata na ninche eunoto najii keun naa irpaek ana irpaek naii kulo ouni too, oitegemean inchan, kegol oleng peetumi. meteleki naa lkutii ilchambai naa kutik oleng, naaku ore inyamali naijo ina naa metii duo eunore oleng, neaku keeta lelo ilewa inyamali naijo ina, naaku inia toki duo aiyolo.

Eeeh ore naa biashara oormos ashua kuna biasharani kutitik ekeng'as aaku ore torbanoy ore duo aku mee pooki barnori meepokin tenalelek aiteru saai nemenpookin ng'ae onyoraa nemenyoraa aaas ena siai ormos kedo ninche enaa esia kiti neisulaki tenaaji ormaasani kedol enaa esiai kiti nedl enaa biashara naaji nikindiim naaji aayaki iropiyiani amu ore pee ireu naaji teenireu ninye ewueji nejo ataaniki school teneiyolou aajo kanyioo peenyai kanyioo faida paanya ele mosori ashau ewueji naaji neidim amu ore naa ena biashara kiti neimebok naaji tewueji naijio kune neemirieki inkishu keyieu naaji iweitin naijio kune wuetin neetii inkabilaritin pookin ooltung'anak neeku ore ina weueji ekindiim naaji Ayaki faida amu ore peijio amir shirini natano neeku ore ormosori obo naa shirini na tano ore peijio aitko amir aare neeku amisini waare peemidol ajo ore peijio atum ade. Kuna ropiyiani mikinyaanyukie sii katukul mikinyaanyukie sii oltung'ani omorita ajo nanu ang'or naa nena biasharani kutitik

Ore naa esidano ele mtandao ashu ore naa esidano niasie ena siai naa ee keng'a s naa aaku ore pii ore oltung'ani pookin oyiu nees ena siai naa kitelelek naa esiai ino amu matejo nai inyang'ua eng'ari nai ashu iyiu nai nilak ee eng'ari nai na ninyang'ua ashu iyiu ake yie nilak bill nai natelekunye ashu iropiani nai naatelekunye naa pii ijo nai itii Mombasa niyiu nilak nitii iyie Narok ashu nitii Kajiado naa ore naa piijo iing'or naa kitelelek naa ormutandao ena ena siai amu iindim ake airiwai pooki toki mekure ena naa lazima pilo ashu lazima nai piiiya iyanyu eng'a inoshi kuna arin duo naaya nena ardasini meetu aaya tina kop nitamanaa mpaka neya neya nena kuapin. Neeku idolta naa ajo ore pee kita kitambo kenya ebaya ilo omoni lino ashu lo lo lo le naas lelo kigereto lino mpaka ina kop naake eeku esia sapuk oleng'. Neeku badala nintoki aanyu ina siai metabai ine wueji, iimbung' ake poki toki ino nirewaa te simu nebaya oldaikai ake obo, neeku idolta ajo ore naa ina ina siai naa kitelelek naa mbaa nemitoki sii aata nemintoki sii ajo jii ke kelelek ebaya ena ardasi nemimin tiai wueji. adolta ajo kitelelek esiai amu mi ira naa iyata naa iyata naa sure ajo kebaya poki toki ino elulung'a.

Eeh ore naa ena kiguran ekikapu netaa naa entoki sidai naa keret ena lelero amu etaa naa ore elelero peemeeta entoki niasita naa keitodolu ajo kejing inkoitoi nemeishia tenkumoi enye neeku ore ena kiguran napuo naaji aiguran ena kiguran napuo naaji aar empira naa neer enapira akeyie oonkaik neer pooki toki akeyie pookin naa keret ninche amu keeku iltung'anak keeta enepuo aass naa keret ninche amu mitoki atum inkulie damunot nemeret ashua nidamu naaji inkulie damunot nemeret ashua nemeidim naaji ataa lepuo aajing empurore neeku ore naa pees enatoki keng'as aaku kemitiki epuo adamu inkulie baa torok matejo naaji enaa keeku naaji iltung'anak iltung'anak nemeeta esiai naasita neeku kemitiki inatoki ore enkae toki ore ena kiguran naa eee keisho iltung'anak peeiyiolou oltung'ani oota oonkishooroto naje indiim naaji aatayiolo oltung'ani enkishooroto naje neidim oltung'ani aatayiolo ajo ore taa ena toki naakaishoro ena neeku entoki sidia pias ina toki pee

Ee ore biotisho na entoki etipat oleng tepooki tunganu neaku ore enatoki naji dipa nakitumia tonkera kutitik na kitumia anaa entoki etipat oleng na kaidim nanu atejo metii entoki toronok amu ore tenarishata mishipokini apa yiol kuna tokitin kitodolu ajo embelekenyata naewuo amu ore apa tiapa na nchiti apa irinaki yiok ntasati neaku tenias embae inob na inyal naa amu miata aitoki kake lre dipa nedoki pooki toki kake ore sai nibelekenye amu lre enatoki nibelekenye amu kengasa aaku ore enatoki na kilepie biotisho enkerai nitoki sii aku kitoki atareto pemetum enkerai nkulie nyamalitin eimu kuna tokitin enye kemitiki si enadipa pemedoto enkerai keyieu ake neaku ore enatoki na enetipat metoronok pii

Ee ore na teniasiahore emashini nadung irkiek amu kitelelek na esiai amu menyanyikie entolu amu ore entolu na nkufu inonok itegemea ama naai teninauri keya nijo adung olchani niar nilakino aikuna aja aitirie amu itanaurw imaniki itunya nai endaa nitunye iraposho nidol ajo mintoki adup eleshani pii amu kelo nitum ologol enijo aosh nikishukoki enaduo Tolu nijo aitoki orepinoki alo atum likae shani otoyio nijo adung medung pii indim inye ainyala enaduo Tolu neaku ore enamashini nadung irkiek na ore piuloku nedung pii neas ninye esiaia enye kake menyanyikie nona amu nkufu inonok itumia na ore wasai ena na emashini naotobiruaki na kelelek esiai enye menyanyikie entolu.

Ore naa ebankiti naa keitegemea bei oltung'ani matejo naaji keitegemea indiim iyie ataa imirta iyie makewon neetai oltung'ani lomirita enenye amu kepaasha iltung'anak amu ketii oltung'ani oyau te holesale naje nikiyau eyieu nelotu aikaja naa keilapakinyie siininche lekua kulikae neeku ore naaji peeilepunyie eeh faida ino naa lazima peinkoji siiyie ailepie nyoo enaduo toki pee mikiar oleng pee indiim atushuku faida enaduo toki neeku keitegemea taa ina miindim oltung'ani atejo ore duo enake entoki naa keidim naaji ataa keitegemea enkumoi neidim ategemea oltung'ani makewon ore sii dii ena toki naji enkurma tosokoni naa keitegemea erishata keitegemea irpaek ashua iliata amu tenijio naaji indiim ainyiang'u irpaek nilotu aidong naa keleleku inakata penyo neeku keikoji naa agolu amu iyie naa oidongo ilononok neeku ore naa oltung'ani limiraki keshuku inaduo ropiyiani nindong'ie oninkaja.

Kesipa naa ano etabolo elegavanaiblenarok aa Patrick ole ntutu etabolo ena benki epirta nkoitoi kumol amu ore apa temboloro enye etabolo petum atareto lairemok ltunganak lairemok nai ltunganak lonkishu nomama ekule oltungani akeyie pooki na kidim ataa ore ropiyani enye nakemirta ore ropiyani nakitau nemirta kule ashu isaen nemirta tenkaraki biashara meketabolo tenkaraki aai toki letabolo tenkaraki biashara ore enduata enye kejito apa ninye ketabolo tenkaraki pedupore ltunganak le narok enabenki aa indim nai oltungani ilotu niya loan nishuku terishata naje aanchere pilo aipei niashara ino meketabolo petum ltunganak aikuna aja ketabolo pee etum atareto ltunganak lekaunti enye neaku inatoki nanu ayiolo ebaki ine

oree naaji matejo ewoshoto e kura naa keyiouni inkardasini naijo naaji , kengasa aaku keyiouni naa ama keyioni naa kwansa peeku itangasa nitudungo kura oree taa ena kura keidim ataa naaji ataa keret iltunganak amu ore naa peedoli ajo itudungo naa keitodolu ajo itaa nyoo itaa oltungani oidim ataa iosh kura ina oshii peeta kejii iosh kura naa lasima peei kaja peeponunui ajoki iltunganak tudungo kura ino ore entoki eare naa lasima sii piata kura ino indipa atudungo enaduo kura ino ninkaja nikinchori enkardasi ninkaja nintoki sii aaku iindim atudungo niata kura ino meeta iata kura ino ore enkai toki keyiu sii niata enkipande ino tenkaina amu meeta naa eninko tenijo kara oltungani le Kenya aashu aa ira olmempai le Kenya aashu olina murua , matejo naaaji ira olmempai le Narok East aashu South , Kajiado East nimiata naa entoki naitodolu ajo ira olmempai lina murua neeku ore enkipante naa entoki etipat amu keitodolu naa ajo ira oltungani line woji neeku nana tokitin naifaa oleng piyata.

Ore naa oshi peepiki iltunganak kumok oleng nene wuejitin atua garin enye, ekepik nooshi pee itelelek naa elaata ooropiyiani tiatua garin, enye.aa keng'as aaku ore pee iyata, egari ino. meyieu naa naji egari ino pee iyata ake nemetii Sheria, ashu niyata Lasima pee eeta pooki toki sheria. neeku naa Ina oshi peepikitae Kuna tokitin atua garin. peepik pookin ng'ae atua egari enye nyoo, Kuna tokitin. neeku idim naaji atipika ena. kepiki naa ena ari, ntokitin naijo nena. metaa teniata naaji elaata niyieu nilak enaduoo toki ino. naa kitodolu ajo ore naa ene wueji ninye naa idim atipika, pee ikaja peeku naa italaa enaduoo wueji. ore sii aitoki kitodolu naa ajo ketii, oltungani otii inyoo. ene wueji. kitodolu ore ena toki naa enoltungani, oje. yani kitelelelek duo esiai. ina toki duoa ayiolo nanu itelelek esiai amu ore naa tiapa naa kegol oleng amu ore naa sii Sheria naa entoki etipat neeku. ore anaa nanu venye nadolta duoo anaa. enadupo eduata ai nanu naa kitelelek esiai oleng amu mintoki naa aisho pooki tokii mimina, ashu aakebol ilkuny oltungank pookin .

Aah ore naa ena toki na ntsa naa keitelelek esiai amu ore esiai nikindiim ena ntsa ataasaki naa keitelelek isiatin amu aa ore naa ena toki naji ntsa ore pee isuj sheria enye openy amu ilderevani naaji ejo aaku eesakini esiai sidai oleng niaku naa ore ena keng'as aaku keduaya ninye openy amu ore peisuj sheria openy amu ira naa olderefai oreuta ingarin naa keng'as aaku ore ena ntsa peeisuj sheria naa keitadoyu irbuketa laijio iloshi rorbaribarani meitoki aaku keitadoyio ore sii ae toki naa ekiret naaji iyie olderevafai naa keduaaya sheria ino metaa ore naaji ae toki kemitiki sii naaji lelo buketa ekuku kumok ekirip sii naaji iyie ira olderevai ena toki taa naji ntsa naidim atoripo ina toki ere sii ae toki keitelelek sii ae toki metaa ore iripoto metaa ore oltung'ani onapitai mintoki aata mietii batisho ashua entoroni natii enaduo siai orbaribara

Aa sidai oleng tenikiudi elesintano amu ore entoki edukuya tenikiudi elesintano na entoki sidai oleng amu kengasa aaku ore enamoyian naji korona na emoyian toronok oleng nayawua batisho atua olosho le kenya na kesidai oleng enikiudi elesintano amu ore entoki edukuya na ekiret pemiye indipa naa ainoto emoyian neaku ekiret pemiye ore entoki eare kengasa aaku orw elesintano na ekkret pemintoki aitaasur irkulie tunganak amu indipa naa ainoto pa ina pidol ajo ore apa ltunganak na keyau apik enkaji na iyie akw openyashu kidim awaita enkaji na ntae ake otii kulo tunganak omoyia pemintoki aitaasur irkulie tunganak neaku keret nai pemintoki aitaasur irkulie tunganak ekiremi na eleshani pemintoki aaku ore immunity ino nakiti tosesen amu indm nai ore pibebek na ekindim moyiaritin ai

Ee kesipa ketii amuu oree naa iwojitin ketii pii amuu oree naa teniyiu naai niing'orr ning'orr naaii matejo iyieu ning'orr ning'orr naai ing'uesin amuu oree dii ninye oree tii nyee kwanza kuloo ashumpa tooshi meeponu dii oshi meyeolo ajo kanyioo nagira aendelea , keponuu eyelo ajo oree inkop nikitii naa ketodua too mpishai arashu ketodua tolmutandao enatoki naaji , oree tenikipuo Kenya ewejii naaji Mara naa ketumi kuna ng'uesin neeku naa oree ama keyiolo naa ajo keyiolo eweji naaji Maasai Mara naa ketumi naa nyoo , keyioo ajo ketumi ing'uesi naaje tine ketumi ing'uesin naaje, kaake maa ketayiolo ashuu mee keing'uayie lazima ake keimayie nyoo olmutandau eimayie , etodua toi tolmutandao egira kuna ng'uesin alang'u enkare nedol ajoo ee kesipa ketii taa kuna ng'uesi nyoo, enakop neeku , oree naa eimuu ele mtandao ng'ejuk keidim naaji atadua intokitin kumok amu keidim naaji ataa America naa etii lolo tung'anak arashuu nkuapi eboo etii naa keidim ataa kedolita naa tolmutandao ajoo oree tenikipuo ena kop naa ekindim atodol nyoo , iing'aati kumok nikiindim atodol ilng'atunyo tolmutandao edol neeidim aetu amuu etodua tolmutandao keyiuu neponu aaduaki ate tonkonyek neeku oree enaa oree ewoji nedolieki ketii pii naa kelelek.

Ore naa ena toki naji itax etieu ake ena toki enaa KRA naa enkibelekenyata ormutandao naa ore ele mtandao esipata keretito duo iyiok pih amu aaa yani KRA duo ena amu keretisho duo toonkoitoi kumok amu keng'as aaaku ore ena KRA ore naaji keitelelek naaji elaata epooki toki amu matejo naaji iyieu nilak iropiyiani tenkoitoi e esimu ashua empesa naa keitelelek sii esiai ore aii ae toki keitelelek sii ena siai amu ore naa ena toki naji itax naa keitelelek elaa amu enkoitoi taadoi ena matejo naaji ore oltung'ani teniyieu nindevelop niyieu nitabir entoki ino naijio naaji biashara ino ashu teniyieu nintabir pin ino naa ena toki naaji nimindim atareto amu indiim naa naaji atobira pin ashua biashara ino iyieu naaji nibol oltung'ani biashara ino neetai naaji inkoitoi naalakieki kuna tokitin neeku naa naji ore enaoiroi lalakieki kuna tokitin naa lazima piata nyoo pin naa ore naaji eimu ena pin naa indiim anoto ena pin eimu ena pin tormutandao naakesiii ena naji itax amu tormutandao eesi ena neeku keretisho enatoki oleng

Eeh ore enaasisho tekulo kiomani naa kayiolo naa imbaa kumok oleng naa giraa aaendelea tenewueji ashau kaidim naaji ataa kayiolo imbaa kumok naagira aaendelea tine wueji naipirta ele turur le tripoko naa ore naa naaji pairorie kulo tururi ashua enaiko pairorie kulo tururi naa indiim naaji airorie toonkoitoi kumok amu ore mutandao kaidim naaji ataa kaigeroki enkardasi naitodolu enaa baraisho naata anaa eng'eno naata naipirta ena siai neeku kaidim naaji aigeroki embalai orekereri naaji le ormutandao naaji aa Emil taa naa kaitodolu naaji tine ajo kayiolo ena siai neeku ina naaji entoki naidim ajo etaa kaidim anotie ena siai ore sii ae toki naakaidim naaji ataa kaitumiya inkoitoi kumok amu ore pee aidim aishoi ena ardasi neeku kaidim ataanyu orkilikua maatushukokini ashua kalimu naa ajo kara ng'ae naa kaa siai ayieu natum nataasishe tene otene naa kaata eng'eno naipirta ena siai neeku kaumonu esiai inyi

Eeeh pih kayiolo pi ajo kaidim naaji anoto enkoitoi nalotie naa tormutandai neeku meeduo entoki nemayiolo kayiolo pih ajo kaidim anoto naa katum toonkoitoi kumok amu ore naadii ele mutandao netaa etabolo iyiook inkonyek meekure kitiu enaa apa amu ore dii apa iltung'anak liapa naa kegol apa imbaa oleng kegol apa erishata natii ninche oleng neeku ore naa saai kitii ena keibelekenyata ng'ejuk ashua ele mutandao naa indiim anoto intokitin kumok naa indiim ataasa esiai ino itii enebanaa enitii neeku ore naaji matejo kotini indiim naaji atusuja ashua indiim naaji anoto induat tine wueji ashu indiim atodua imbaa pookin naagira aaendelea tekotini eimu ele mutandao ore oshi etaa ore pii eimbung'i iltung'anak neinining'i orkesi lenye naa keidimi naaji aataa ketii orkitok lenye matejo naaji nakuru nitii iyie narok naa keidim naaji ataa keiro ake itii nakuru negirai aaimaki negira naaji airorie iltung'anak ootii indungot katitin uni neeku keitodolu ajo ormutandao naa ele neeku mee lasima peebau enaduo neeku ore sii ninye indiim naaji anodo enduata ormutandao te ormutandao

Eeeh kesipa piih ashomo tengari enkima amu ahomo ena najo Mombasa ore duo teina rishata nikishomoito naa amu tenairobi ijing neeku naa ore tenilo tine wueji naa indiim sii anoto naa kesipa ajo indim anoto ena tiket tormutandao kesipa ajo indiim anoto kake keitelelek taa esiai amu ore naaaji aibung'a naaji nafasi ino matejo iyieu nilo taisere nindiim aing'oru en tikit ino tormutandao meetaa ore ebaiki taisere naa indiim ataa itii ine wueji lino naa aaloo ajing amu menyaanyukie naa ore duo amu menyaanyukie naa ninye enaa aari kunaa arin ekawaida amu meng'ar naa orbaribara tenaa kejii duo maape aitaashe tewueji nejee naa sawa ake amu mikintoki naa aibok amu meji naa nyoo ata duake tenelo aki meji naa eeuo jam eeuo nyoo enkari ake naloito shuuaa nemeeta sii naaji oltung'ani oji keiboo amu keitelelia naadoi ormutandao amu indiim naaji anoto ore elemutandao naa indiim pookitoki ino itiii enitii neeku indiim anaoto pooki toki ino pooki saa.

Eeehpi ataasisho nanu ena toki naji tax amu ore naadoi ena toki naji tax naa keretisho toonkoitoi kumok oleng amu imaniki mayiolo iltung'anak kumok ajo itiaaoitoi kiretito ena tooki naji tax naa ore duo tooltung'ak otaaa intumiya naaji kuna kadi naaji pookin eee naalakieki iropiyiani ashua naipirta esiai ooropiyiani nemeeta naa nchere pee miasishore nyoo enatoki naji tax neeku naa ore ena toki naji tax naa keyieuni doi toonkoitoi pokin amu ore piiyieu nilak iropiyiani niyieu naaji nias nibol naaji pookitoki ino matejo naaji keeta eeh entoki naji registration niyieu nias naa lazima naadoi piaata pin naa ore pin naa ena toki naji itax nikinkaja nikiret peinkaja pee ibol enaaduo pin ino ninye naaikindim atareto peibol enaaduo pin ino neeku enatoki naji itax ore sii aitoki aatereena toki naji itax amy ore naji irmeseji pookin matejo naaji italaa iropiyiani te niata ewueji ino niata ilaasak lesiai ino nilakita iropiyiani neeku ekintodol naa ena tooi ajo italaa fulani ena saai italaa kuna ropiyiani ena saa neeku inatoki nekindim atareto tena toki neeku enetipa ena toki

Eeeh kesipa naa naaji kelelek itum ina ardasi amu ore naa naaji kelelek itum ina aardasi ore naa naaji enaa enayiolo nanu kelelek piitum ena ardasi amu ore naa peitai ena keibelekenyata ng'ejuk neitelelia mbaa ore enaa enagira naaji ake alimu ajo eitelelia imbaa amu keesishore naa pookin tung'ani ena toki naji internet teniyieu nitayu entoki natiii mombasa nemelasima peiyanyu inoshi arin naijio ine fago meshomoita inakop peekipikakini embarua ino ashu kipikakini enkardasini inonok meeyauni ompaka nyoo ombaka enkop nitii matejo duo mombasa ombaka Nairobi nitii meelasima peeiyanyu engari ompaka ninkaja nebau Nairobi idolita ajo erishata sapuk ina ashu ashuu isaai amu matejo keya esaa kwanzia matejo akeyie tenepuku saa nabo endama nebau saa are idiweuji peemidolita naa ajo keya Erishata sapuk oleng alang esaa naa indiim inaardasi naa empisha ake iwosh nebau tooldaikani majo ninye kebaya ildaikani nebau idie wueji neeku indiim ake aitayu inaardaai niasishore neeku ore internet naa keretito iltung'anak kumok oleng amu indiim anoto pookin toki ino tesaa nabaanaa eniyieu nias pooki toki eitelelia esia meekure etiu enaa apa

Eeeh keng'as naa aaku ore tewueji neboreki naa eisidai oshi teniata oltung'ani eripoto ino ashuu sidai naaji oltung'ani teniata meetaa iyiolo eninko teninkaja tenirip kewon isidai naaji teniata ewueji tenirip kewon amu tenijio aing'or naa naaji meedii pooki tung'ani oikaja oota kuna tokitin neeku ore naaji pooki tung'ani peekidol ena toki neetai oltung'ani laaa keeta ninye inkoitoi chafui ashu ekindiim ataara renkaraki iropiyiani nikidim olikae atupuro yaani peetum akw inaduo ropiyiani neeku ore naai entoki nikindim aawa naa yaani iurisho risho ake amu miyieu neyiolou ele tung'ani ajo iyata iropiyiani amu keidim aawa enkishui ino neidim naaji aawa inaduo ropiyiani amu keelau naa nee enetipat naaji oltung'ani peeindim atoripo kewon metaa ore naaji entoki naijio iropiyiani neishoo naaji iropiyiani naa indiim naaji ataa ipikita ewueji neishia amu ekindim naaji oltung'ani ataa ekiyieu nikiar aawa inaduo ropiyiani neeku enetipat naaji teninkaja

Kesipaa naa ajo ore emanyata ootaonini naa kesipa inyiala ore emenyata ootaonini naa inyialaa inkoitoi ashuu inyialaa olosho naaji ashu inyialaa olosho te kopkop pookin amu ore naa naaji matejo ore enkumoi ooltung'anak neisumate nemekure eyieu iltung'anak naaji kulo oisumate nepuo naaji aamany ashua keng'as ninye aaku isume nikinchori esiai tenkop nalakwa nimindim naaji atabaiki ormarei linyi ashua miindim naaji atabaiki enii ormarei lino neeku ompaka naa ninkaja nilo amany taon neeku idolita ajo eibelekenye naa ina toki nyoo eibelekenye olapa kereti lang lekopkop pookin amu etaa ore pookin tung'ani otii ewueji naa kelo aas ewueji tenkop kelo aing'oru esiai nalo aing'oru tiakop nelo amany taon na keitodolu naa ajo ore ina siai ee keibooyo naa iltung'anak pee meitoki naa naaji apuo idialo oonkaulele neeku naa ore olosho kumok netaaa atua taon emanya meitoki sii naaji aapuo inkaulele qmu kemitiki naa ina toki eitoki aikaja aapuo inkaulele naa kajo naaji nanu esiai ore duo amu ketii ake emarmarlisho bado kake esiai duo oleng namitiki naaji eitoki aarinyio

Eeeh kesipa pih ajoa ore teniyieu naaji naboloki enatasat ena toki naji kilomol eji lasima naa naaji paata esimu naji smartphone nailepieki torkimojino amu ore naa kuna simui oontoiuo ang naarumirumi nemejing ena toki naji internet neeku kegol naa naaji peinkaja piitum aidainloda ena toki naji kilimol ore naa kilimol naa enkampuni naitasheki aate neeku lasima peijing atua entoki naji playstore nidaulood ina app najii kilimol nirigista kewon tine amu irigistaa naa ewueji ning'uaa nipik inambai esimu nipik ee enkar inkar inonok pookin kaji imanya amu ore na eena naa tormutandao ake eesi pookin toki matejo iyieu nitang'uara enkila ashua itangu'aa entoki namirta tine wueji nirum inatoki niyaki ine weueji naa ninche likiyaki ombaka nyoo eking'as iyie alak ninche peekitumoki aairiwaki nyoo iropiyiani inonok naa ng'as aapuo peeinkaja peekitumomi ninche aayaki naa ore esidano ena toki ekiing'as ninche aaayaki ombaka ewueji nitii neeku ore peindaulod nipik inambai inonok nireu.

Eeh kesipa taa ajo imaniki naaji keyieu nikipuo abaiki kuna kera okishin naa ore naaji eniyieu naas amu aidipa naa anotore ena shore aai naji amina aai nemetoronok naadoi amu ore duake entoki nagira aing'oru naa encholiek nairiamarie enaang oonkera okishin neeku ore duo enkoitoi naaji naidim ataasa naa amu aidipa naa naaji anotore enashore aai naa ore naaji iltung'anak layieu nairiamarie naa mataaniki naa naaji neeku ore entoki naidim ataasa naa tenaairiamarie naa ena shore aai amu etaa naa ninye anoto mekure taa aata kulie oitoi naidim naaji atoosho kona amu etaa naa enaikash ake aikaja airiamarie neeku naa ore enaash amu imaniki naaji aibok tenajo ajoki kaloito abaiki inkera okishin neeku ore enias neeku tang'asa duo torikoki peekipuoni aatoni amu imaniki naaji ajo aibok naikaja kake ore naa naaji enang'as aas naa ore endaa naa ninye enedukuya naa ninye naayaita ine wueji neeku ina aang'as ajoki ninye nyoo ore eninko naa tang'asa torikoki ombaka nyoo ombaka enewueji netii inkera okish ore peekindip aatushukunyie nikipuonuu aas imbaa ang kindipa aashom atodua inkera aang nemeeta intoiwuo amu entoki etipa tenikindolu enyora neeku ina naaji nanu aidim atolimu

Eeh ore naaji oldakitari loolala naa kaidim atejo ore duo amu sidai esipata naa esipata doi nairo pooki toki amu tenijio naaji kabaiki nanu enaake mmee mabaiki naaji tenduata aai naa keifaa duo naaji oltung'ani naa majo duo nanu aidip atejo ore peeining'ito naaji matejo naaji keifaa peilo adol oldakiri loolala kila esaa ahah mesipa ina ore naaji okirtari loolala ining olalae lino ajo ekiya naa ina naaji aidim nanu atejo nilo naa adol orkitari amaa naa tenining'ito kewon ajo imuoi naa kanyioo naa intoki abik naa nidolita ajo imuoi eme enaikash duo ilo aduare orkitari pee inchiu naaa sioki neeku ina naaji adolita nanu ajo meenaajiduo inkolong'i nimuoi peeilo aaloo aduare orkitari loolala kake ore ining'ito naa. Ajo ore amu kaaya olalae naa enaikash naaji ilo aaduare nyoo oldakitari eton eitu ebau inkolong'i amu kindim naaji atareto amu pee imbooyo emion neibooyo kindim aitayu ilo alae tenkoitoi sidai neeku enetipat naaji ina inaa naaji nanu aidim atejo.

Eeh ore naa naaji inkoitoi naaidim kulo tung'anak oopuoito toongarin aaturia ena bei aa kuna garin ematatu keidim naaji toonkoitoi kumok amu keng'as aaku tenirara naaji kumok enaa inoshi garin naapuo naaji Nairobi naa tenejo iltung'anak mikipuo tenaari ashuu miki baiki ena bei pookin neme lasima naaji peerakini ore peejo oltung'ani mabaiki nanu ena bei naa enaikash naa ekaja ening'oruni naa keeku naa ake keya iltung'anak amu ore naa peejo iltung'anak mikiiyieu ena bei nitipikaka iyiok inyoo niyaie iyiol ombaka idie neeku ore naaji peeyany enkumoi ooltung'anak nemeeta naa eneiko teneerakini endung'oti ooltung'anak neeku adolita naaji nanu enaa ore peeny enkumoi ooltung'anak keitegemeya duo enkumoi ooltung'anak amu ore naa peejo enkumoi miikiyieu ena bei enaa enitejo iyie neeku ing'oru aai oitoi naaji nindiim ataretie iyiok amu ore sii enkae yaare ore naaji tenekumoku naa naaji ingarin otenekumoku naaji ingarin matejo naaji ketii neidim obo aitelelia enenye neeku endaa enye epuoieki enalelek alang enda neitodolu ajo keidim naaji iltung'anak atudung bei neeki meeta naa oloyiey neilepie neeku nena oitoii naaji eeidim aataretie iltung'anak.

Eeeh ore naaji nanu ilomon lenkibelekenyata naa kaidim atiaki ilomon kutik ashua kaidim aiteng'ena sidai enkanyit sidai tenaata enkanyit naa keitodolu naa ajo ore piata enkanyit naa eekindim naaji poolin nga'e aayanyita orkiti osapuk naa ekiiure naa naaji amu ore piata enkanyit amu keng'as aaku ore enkanyit neeku meeta naa enikinko tenikinkaja eeh tenikintoki naa iltung'anak atimoo amu ashu tenikintoki iltung'anak aidimu amu iyara naa enkanyit ore sii enkae toki entoki naaji naitoki aitanap naaidim naaji aitanapa oltung'ani oloito enkibelekenyata naa amu sii naaji piata eng'eno lasima piata oltung'ani eng'eno nikirikito pooki saa pilo naaa aikunari nejia miata eng'eno nikindiim naaji naa ibatata naa amu lasima naa piata eng'eno ee nana baa naaji nanu aidim aiteng'ena oltung'ani oloito enkibelekenyata naa lasima piata nena baa aa injere eng'eno niata siii enatoki naji enkanyit pee kindip atoriko tepooli weueji nilo.

Eeeh kaidim atejo ore eudoto oonkera naa karep naaji nanu inabaye amu karep toontokitin kumok amu kaidim naaji ataa karepita tenkareki nabo are uni kaidim naaji aajo ore teniret kewon naa kaidim naaji atareto peeidim ira entoiwuoi aitubulu inkre onkulie kera matejo iyata inkera are ashua uni naa ekincho naaji erishata nindim ailepunyie enaduo kerai metaa maisha neishia etii amu ore naaji peeku iramu inkera uni kata nabo naa ekimitiki ing'uraki ninche entoki nanya ashua ekimitiki isotisho ore siinae toki keng'as sii aaku ore ena toki keret biotisho ino amu ekinjo ing'uraki inkera inonok endaa metaa melau nikicho ing'uraki inkera iropiyiani ning'uaaki pookitoki nabaanaa enayieu ore sii aetoki keitoki sii arer ee keret sii ena mama pee idim ataa ore inkera naasuju nena kulie naa kelakwanikino aa keidim aaataa kelakwanikino penyo

Aaa ore naa amu metii empisha nagirai aitodolu tene kake kaidim naaji nanu atejo adolita entoki naa kejo naaji ausu biotisho ooltung'anak naa ninye naani egirai aitodolu tenewueji kake metii taaduo naaji empisha kake biotisho naa ooltung'anak egirai aitodolu tene amu ore naa enaa enaitodolu naa ena swali naa biotisho ooltung'anak egirai aikaja aitodolu tenewueji amu keng'as naa akuu keisidai oltung'ani teniiata biotisho ino naa ore naaji tenidol enyamali niata naa keisaidia ake tenilo oltung'ani ayiolou enyamali niata tesipitali ashuua lasima peikuetiki sipitali enabaanaa enitaaniki peekindip naaji ataret amu inakata naaji indiip atapaashare imoyiaritin nikindim aayaki batisho osesen lino nipaash enyamali pookin nikindim ayaki enyamali osesen lino nikindim ayaki shida ormarei lino neeku enetipat naaji oleng teniduaaya ashua tenilo aduaya tenileeno kewon oltung'ani pee iyiolou ee maisha ino niyiolou biotisho ino neeku enetipat naaji tenidol ashua ore muma naa lasima peing'enu enakata ingiratii peiyiolu biotisho

Eeeh kang'as naaa aaku ore enkiriwakinoto ooropiyiani naa keng'as naa aaku ore enkiriwakinoto ashuu enking'orunoto oolomon amu keng'as naa aku ekiret tenkoitoi kumok amu ore piiyieu niriwaki oltung'ani iropiyiani naa lazima naa ping'as ayiolou tenaa peing'as ayiolou ilomon ajo amaaa kekuna aambai aapikaki ee ore peejo naa kuna aambai aapikaki naa ore peidip atipikaki ninkilikuan ajo kaarna eeyau ore peejo enkarna naje ashuaa iyiolo enaarna naa lazima peeyau enaarna ashaua keifaa peeyau enkarna naji ole fulani taa ele ashua ng'ania naje taa ena neeeku naa ore eto eitu iriwaa kuna ropiyiani naa lasima peeing'as aikilikuan ajo amaa tenaarewaki ke kuna aamba aapikaki nabo ore sii ae toki sidai tenisujaa teneeku indiipa atipika naa nitayiolo ajo eidipa aashomito ninkilikuanu ajo ketijing'utua amu keidimayu naaji nijio areu iropiyiani neeny neng'amu ninye likae tung'ani tenitapong nepuo kulie wuejitin neeku enaikash naaji tenisujaa eton endipa aterewa tenaa keilo. tung'ani eshomo paa teneitu ake epuo nenen nindim atushuku naa peetum

Eeh keng'as naa aaku ore inchooi naa keret iltung'anak naa entoki etipat ina tiatua ormarei metaa iyatata choo amu ore naa choo naa entoki etipat oleng amu keng'as aaaku ore naa naaji entoki etipat naa lazima peiyata tenimiata ninye aitoki naa lazima piata choo amu ee ore naaa enapa kitamaduni naa entim naaji naa keyau esulare doi ninye ina amu imaniki naaji ijio aim ende weueji nitumomo wenkanashe ino ashu nitumomo wentoiwuoi ino egira sii ninye aret kewon ake tinarishata neeku idolita ajo enyamali ina amu enkuruna sapuk oleng neeeku naaji ore entoki etipat oleng eisidai amu ore pee peindip naaji naa ore pee esha naaji nipuo puo aapik ina sero naa indiim ayaki intae enyamali naijio cholera nemuyu naa iltung'anak oleng neeku ore naaji enkibooroto enena mountain naa peiyata choo ino tiatua enkang neeku naaji lre peiyata choo tiatua enkang nimintoki metaa keeta pookin ng'ae nimintoki naaji aitoki aitumutaa indiim naaji oltung'ani aiboo atomitiki nena moyiaritin eitoki aikaja eya enkare oladuo chafu lino nelo aitoki atutumoki oreyiet nipuo pup aaok ina aare nimitoki aitamuoi iltung'anak neeku enetipat choo peibooyo nena moyiaritin metaa ketumi enepiki inaduo kik inonok

Aaa ore naa naa duo enkibooroto ekuna tokitin naaji contraceptive eji naa ore naa enaa naa enkibooroto ormarei ashua kegirai naa aamitiki ena ishoi naishio ake oltung'ani metii naa naaji redy ashu miyieu naaji enkerai amu keetai naaji eishoi nijio oltung'ani iyieu nioshio nimitii naaji ready piing'amu enaduo kerai neeku ore naaji entoki niyieu nias entoki naji etipat oleng naa peilo mikitaremi osindano lenkibooroto ormarei ashuua tenimiyieu naa ina nintumia kulo kiek loolapaitin ooje kake ilapaitin duo keji ilapaitin matejo ishomo naaji miyieu nitum naa naaji enkerai naa enaikash naaji intumiya kulo kiek naa teniata naaji enkibooroto ormarei eeimu kuko kiek naa. Eisidai naa naaji amu ekiret ore duo amu keetai iltung'anak lemeningu ninche kulo kiek amu etaa eremoto enyoraa irkumok alang eijioroto amu ijio aijio kulo kiek naa keeta iltung'anak lemeyiu ninche neijio irkiek amu keya nikirikino neeku ildoolta ajo ore naa pee iid naa meeta eniasita neeku kajo naaji nanu anyor irkiek leremoto alang iliijio kake ore naaji tenemiri eremoto naa eisidai sii ninye ena peibooyo enkibooroto ormarei neeku enetipat

Eji ore duo naaji tenanu ashuu ore duo eduata kajo naaji nanu arep enapata emukokoteni amu teninap temukokoteni naa indiim naaji aawa irpirai kumok oleng tesaa nabo amu ore naaji peijio aya orpira toonkaik kesipa taadoi ajo iya naa enkare ino kake ore naa naaji teniya tenaa orpira obo indiim naaji aawa naa idolita ajo meeta enitaasa amu teniya naaa naaji orpira obo naa ekindim naaji ilo pira ataa ekiar oleng menyaanyukie sii naaji teninap enkare ninap te mukokoteni amu ore naa naaji temukokoteni naidiip atanapa irpirai tikitam tenkata nabo naa ore naaa naaji ina naa keitelelek esiai amu indiim ataasishore enaduo aare indiim naa naaji amu ore toowuejitin naamiri enkare naa ore peeindim aawa ilo pira obo naaa amisini ashua Shirini neeku idolita naa naaji ajo ore peijio awosh osabu leelelo pirai pooki naa intonira iropiyiani sidain alang teninap orpira obo torony ashua teninap tenyoo tonkai neeku idolita ajo keitelelek esiai ena siai e emukokoteni amu indiim aawa orpira obo terishata nabo nindiim aawa katitin are ore naa peeiya toonkaik naa kelelek ninye iya kata nabo neme ntabaya naure netutum enaduo toki niyieu neeku enetipat emukokoteni.

Kesipa taa ajo ore peiyasishore scraper naa eriret naa pee iyie naaji nisuj choo ino naa lazima peintumkya inaduo tokitin naa ekiret naa amu mintoki naa aibung lelo chafui naa lindiim naaji ayaki enyamali tiatua biotisho ino likindiim naaji aayaki enyamali tosesen naa ore naaji peintumia ena scraper naaekisaidia naa peemimbung olchafu peemilidarakino doi ninye amu kelo nimbung nikidarakino naa ore enoshi kata inkira ino ninidarakino naa keidim ayaki enyamali neeku enetipat oleng kesipa taadoi ajo kaata nanu nabo tiatua enkaji aai amu ore naa ina maa entoki etipat oleng amu teni miata ninye naa tenemibaili enoshi ooropiyiani kumok naa lazima peeing'oru enkiti naa naaji nindiim meeta imboorie kewon ashu iripie kewon pee amu sidai teniata biotisho sidai amu ore peeimitiki kewon ena nyamali naa iyaku naa ninye ishipakino amu iyiolo naa eninko teninkaja tenimbooyo kuna moyiaritin pookin amu ore naa naaji teniata scraper naa indiim aiboi imoyiaritin chafui naa indiim atomitiki kewon olchafu toonkoitoi kumok oleng neeku enetipat ena toli oleng naa kaata.